Awendi ofisitab huduma aka arorchi icheket akobo chokchinet neamakchinikei passport nenyunet . Much amwochi nguno alenchi passport nenyunet konyolu aboishen eng karon ako yoche apangankei eng bandaap oret, ko komukaskei nguno kochengwa nenyunet andoo anan koname kocheng nenyunet.

Temik kotile kasarta neminse eng kasarta non roboni ak ole pimandoi katoldoleiwek kotiengei kole tiana imbaarenyin , kotko tindoi imbaaret hekarit kobendi katldolaik kiloishek konom ako ole kipimandoi katoldolik keramu kobwaa eut ak kindoat keringet ole kakinde minutik. Minutik tugul koyam imbaar tugul.

Ng'oimak kastumayat en lainit nekokitilen paspot arorchini inendet akobo komonut nebo muitaet, arorchini inendet kora akobo eleu kadiniton ketilchin biik chechang paspot komoroisi ak koyoche ketilchin chitukul akeng'akeng'e en icheket en lainit, amwochi inendet kora alenchi yoche atorchi Chito nemii taa en inyee komaitun ndamun ng'ot ko kotinye araka mising ko kotosip kondoi inendet subui asipketorchi.

Bokomonut kiun eut i lekakimong'u en korik ab toretet i asikobit komanam biik mionwokik cheterter, ako kararan korak ing'iun eut i asikisto chabuk i ng'o kemiten iboishei kokenam ng'ung'unyek anan kokotinyin murindo aketukul.